Tich kembe mag lando yiero kata timo yiero gin kaka redio konyo ahinya elando wach mar yiero samoro amora ma odhiye mbele. Kendo kaka wang'eyo, mbui kaka sitesen TV, Ramogi TV,KTN TV, magi gin weche ma konyowa kendo giparonua saa asaya ma wan e yiero kendo gikonyowa ahinya e gima timore e piny kata e gima timore e Kenya. Nikech weche mag yiero ilando ahinya e mbui magwa kendo ma konyo oganda bEdo thuolo kendo ng'eyo gimoro amora matimore samora amora mochako kendo nyaka orum. Mbui dhi konyo ahinya e tayo chenro kendo mae biro miyo japiny ka japiny winjo wach kendo neno kendo ng'eyo kuma piny oaye kendo kuma piny bende biro chiko samoro amora mitimo wach yiero.

Kang'iyo picha ni to aneno rech, chapat kod chiemo mamoko. Ma konyo wa ahinya bedo gi lony mopogore opogore ei aluora marwa e samoro amora ma watedo kendo waloso chiemo. Ka wang'iyo rech, rech en chiemo mamit kendo kitede to ikawo mo to iwang'o, mo mochiek kendo otegno. To ikawo rech to iluto e mo to iweyo rech ma mak mo kendo ikete motwo maber then igole oko ka osechiek to ikete esan to imanyo apilo nyanya to ing'ado mondo mi ichak chiemo. Ka wang'iyo chapat chapat bende itedo giyore mopogore. Ikawo mogo iriwo gi sukari kod chumbi, to ikawo pi to idwalo godo mokwa mane waseriwo maber to waweye okwe matin ko ka wachako poge maber to wadwale to wachako tede. Ka wagole oko to wayudo kochiek maber kendo wachamo chiemo man kod mijing'o kendo man gi teko eseche duto ma chiemo nie mbele wa.

Yore moseketi eyore mag mbui mondo josomo marwa masani kata ekor gwenge mekwa gin kaka puojo jo rawere bedo gi paro maber mar konyo eyore mag puonjruok kokalo e mbui. Ma osemiyo jogweng' kata jopiny e aluora obedo kod geno kendo obedo kod ng'eyo kendo ma omiyo kisebedo gi tich mayot ahinya samoro amora magitiyo kendo ma giriwore kagiyudo weche mowuok kuom mbui mae en karachiel kata timo maber ahinya e aluora marwa kendo mae konyowa ahinya, ing'eyo gik matimore esaa moro amora mowinjore ka wabedo e achiel kendo wabedo e kanyakla sama watiyo kendo sama wabedo e kanyakla sama watiyo kendo sama watimo weche mag mbui. Ma konyowa ahinya kaka oganda man e aluor.

IEBC nyaka bed jogo man kod lony mararieya kendo jogo ma jopiny nigi geno kuomgi e samoro amora magipango kata loso yore mag yiero margi kendo nyaka gibed jok man kod nengo ahinya , gibed jok man kod hera, jok man gi adieri. Ma ema biro konyo kura mondo mi okwan kod yo maber, ma miyo jopiny bedo gi geno gi adieri saa moro amora ma wadhi e yiero lony makende kendo tiyo kod mbui eyoo mowinjore konyo ahinya kendo geng'o weche maricho machalo kaka kuo manyalo bedo esaa moro amora mitime yiero e piny mar Kenya. Omiyo IEBC nyaka bed joma rarieya kendo joma oriere kendo joma nigi chung' margi kaka jo IEBC maok gidonjore eweche mag siasa. Maa biro konyo ahinya samoro amora eseche mawadhi eyiero e piny mar Kenya.

Jodak nyalo yudo teko kaluore kod mbui mano ma keto oganda ma chiegni kendo imiyo dhano wuok oko ka dhi e barabara mondo mi gi ng'any mondo jotend piny owinj e wach gi kata kwayo ma gi nyalo dwaro kaka gin oganda mag piny. Mae konyo ahinya sa moro amora ma japiny bo yud weche ma beyo ka owuok kuom jotend jo piny. Mae osemiyo wa bedo kod rieko kod ng'eyo kaka wanyalo timo, kendo wanyalo wuok oko mondo wa wuo gi jotend piny. Remo teko rem mag somo yo kelo ahinya taabu ma waradogo e seche duto ka moro amora ma jatend piny ok wuog kata ok tim gigo ma osesingo ne oganda. Ma en yor achiel mar thiro dongruok, ma en yo achiel mar bedo ma bor gi oganda kendo timo ne gi singo kaka ne alando e diere mag kampen.